Netai komi amitwokik sanit kapsa cheyome chito kolugui ngulek amun anyinyen, geerei pendoab ingiokiet , chamei biik pendob ingokiet kot mising, anyiny pendoab ingokiet kot mising. Mi kimnyet yo ako mitei kitunguik chekakinde sanit, nyanyek ak kila kitu, anyinyen tuguchu yaain akot inyoru tamaa irande ngulekile siaam ko keero tuguchuto mitai pichait. Anyiny tuguchu kot mising.

Kolechii wendi ipkonyoru chichotok bo kwokwenyii ipkochungusonii ngot kaam bandek Iman, ako ngot ko Iman koliponi fain chebo bandechotet, kiiti bandek mojamoja, akoi komwaa anan konai kole kakiam bandek chetian, asikolipan. Ako ngot keyesho kebaa tai police station sinyekenam siketebseen komie asikonde serkalit fain

Komosii Bo areainyon kochobe biik chaik ak kigogool biik chechang, ako kochob factory neiimonguu chaichoton asikealdaa bogol Simok en kiloit, ak ilonguu biikab koronitok ak sire biik kasit, sire logook b sugul ak kolonge konyor rabinik areaini ako kotokos uchumi nenywan, kit nekakararan kot missing ko konyor rabinik biik

Kararan ngamun ayoktoi rabinik koba sugul konyoru lakwet rabisiek I ak koyoku message kole kakonyor chepkondom, bo chokchinet koroi bo ecitizen kora ketileen lesheni ak chokchiin boishonik chebo gaa maarawendi akoi Nairobi achengootii, ayoktooi kila kitu en soet koba ak ngalek cheomoche kochobwon serkalii kotoretoon ak kararan koro Bo ecitizen, ongetestai keboishien ako kichome kot missing, en kasisiekchok